Ma en olemo mar buyu kata baobab fruit. kang'iye taneno ka en gi ring'o mayot manumu, en go kodhi e iye, iyokoni. Anyalo chame eyore mopogore opogore. Mokuongo anyalo chamo ring'o mare mana kaka en ni. Mar ariyo nayalo loso kode buru. Anyalo wiro ringe e pi kata chak mondo alos go buru kata juice. Kendo anyalo chamo kothe bende. Kothe ni ni gi mo maber mar dend. Maradek anyalo yiyo gi poda ne. poda ne anyalo tiyogo e loso juice kata yogat kata wuoyo. Mae en ma en buyu, ka osegole e yiende, kendo oseikore mondo oti kode.

maen yien mar chwa oyudore e alworawa matin ok ongeny itiyo kode e yore mopogore opogore kaka itene inyacham giwach kichamo gi kamano gikonyo e thiedho tuoche kaka tuo yamo, diep kod mamoko kothe nieki bende kwakao twanyabude e pii wanyatiyogodo e tedo nyuka odhi bedo kaka ndim kendo en gi calcium mamalo ahinya

Mae en olemo mar ochuoga, oyudore mang'eny e bunge kendo ka wachame to en gi gik mang'eny kendo mabeyo motimo e del. Mokuongo omedo remo kendo en gi vitamin C mathoth makonyo edel. Machielo en kaka gige lweny mayot kendo okedo gi tuoche mag del ma waluongo gi dho ngere ni antioxidant. Machielo onyalo konyo rieko kod geng'o tuoche mag adundo kwatiyo kode. Machielo omedo teko kendo okonyo remo kadho maber, kendo onyalo konyo kwedha koda geng'o remo manyalo ketho gik mamit ewang'. Mago e tije mag ochuoga kawatiyo kode edel.

maen olemo mar alala kata sugar apple kata custard apple ginieki ichame kaka en ni kaka onumu nieki. mokwongo ipogo olemo no tichamo ringe mantie eiye no. en gima mit ahinya nwatiyo kode e loso chiemo mamit miluongo ni dessert kata gi ice cream

E pichani nitiere lwedo adek moting'o mo mar manyatta kata sheer nut. Egweng'wa ok oyudre to ka oyudore to oyudore matin kuonde matin kabisa. Lwedo mokuongo oting'o manyatta mapok opoki, ma nenore nipod numu, mar lwedo mar ariyo oting'o manyatta mopok matin manyiso yabo maen obamko makata iluongo ni brownshell. Mar adek, mosiemo, ma en moketgo mo, ma manyatta moketgo mo. Koro manyatta nieri, okonyowa eloso mo manyatta kata gima iluongo ni sheer butter, mo mawatiyogo ewiro del kata gige cosmetics gieki. Mor manyatta niendi watiyogo e chiemo, kichami kotheno, en gi mo mang'eny makonyo edendwa bende kaachiel kod thieth.

pichni tango mama moro magolo olemo mar ongrecha kata dragon fruit tijni anyalo puonjo ngato mondo time ka mokuongo achako gi apuonje kuom olemo ni afwenyone ngiyo kochiek kata ka pod onumu marariyo adhi nyise rieko kaka onego ogol olemoni kotiyo kod pala mondo kik mondo ongad kor olemo ni kaoweyo kor tiende matin kuom olemoni. adhi puonje kendo kaka onyalo bedo motang sama ogolo olemoni mondo kik kuthe chuoe bende adhi nyise mondo otemane timo kawan kode mondange komako yoo monyalo time godo maber anyalo nyise bende kaka onyalo gole oko kendo kakonyalo kane e yoo maber mondo kik okethre

Aneno ji adek. Aneno oduma moti, kendo jogi chalni ka gima gin jopur kendo gitemo keto gikmoko, gikawo lo to giolo e gik machalo sufria gi eki. Mae kagiseolo to gidwa pidho e kodhi mondo omi oti. Ma en yo machielo mar pur ka ionge gi lo minyalo puro. Ikawo gik magikawo machalo kaka mabati magiloso maber to giolo lo e iye. Kagiseolo lo e iye to gipidho e gik magidapidho to gitimone gima iluongo ni irrigation kata olone pi kaachiel kod ketone manyiwa mondo omi gidong maber.

Pichani aneno ji adek. Ng'at achiel en ng'ama obiro mondo mi okony ji ariyogi keto sola eodgi mar pidho alot kata greenhouse. Mae aparo ni iketonegi laindni mondo mi sunlight omeny alodegi magipidhogi mondo obed gi ngima makare.

Mae en tich mar pidho konga kata tuoro. Gige tich mawadhi dwaro mondo watim tijni en pala. Pala wadhi tiyo godo ka walwero godo kudho man e bethene mondo kik hinywa sama wang'adogi. Mar ariyo wadhi dwaro beti mondo kawabetogo tiendgi to bedo maler. Mar adek wadhi tiyo gi jembe ma wadhi yuago lowo mondo waket etiendgi mondo gidong makare.

Mae en tich mar otegi mar keto okol kata gima iluongo ni green house . Tijni oselokore e aluorawa kaluwore kod kambi mar Acquaherb Kenya. Osekelo lokruok koa kuom kuro kurokoth mitiyo gi gik motedore, kendo dongo mar tiyo gi nyukta manyien kod binju. Nitiere lokruok echudo malop kendo nitiere dongruok mar kambije mokayo. Kendo nitiere medruok kony kowuok kuom kambi mar Aquaherb Kenya. Maeki miyo tijni nikod dongruok kaachiel kod losruok bang' kinde matin e aluorawa.

e picha ni aneno machine maitiyogo e puro kendo aneno ka en gi pipes moko manie ewiye pipe gi chalo ni gin makwoyo pii bang kosepur puodho makelo mor ahinya ne jotich

maen tich mar goyo pii ne alot chieng mokwongo manatimo tijni nayudo ka puotha bedo gi pogruok kendo alot na nengich kendo itgi nodongo madongo kabisa mae konyo mondo gi bed gi ngima maber kendo ginyag maber

Mae en tich mar ridho oduma. mokwongo kidapuonjo ng'ato kaka onego oridh oduma, nyaka ikwong ipuonje kaka onego opidh oduma. adhi nyise kaka onego opur puothe mogol buya ma lowo obed maber, bang'e opidh kodhi. Kosepidho kodhi, nyaka odoye mokwongo, modoye marariyo, moketne manyiwa, mondo oduma odong makare. ka osedongo mochako two, to nyise mondo obed gi musmwal, kata gi gimoro ma dhoge bith, modhi chwoyo god dho oduma kamae mondo omo oridhrene mayot kik hiny lwete.

Picha ni tang'o miyo achiel moting'o nyathine, ka achiel kod trefe ariyo ma achiel nigi njagi eyi, ka chiel kod kube gi dhok. Bende aneno yiende mopidhi ,aneno oduma, bende aneno ot. To gima timore kae en ni mama ni eki chal ka gima da nyiedho nikech en nyaka gi orindi ma odwa bede. Ber ma wanyalo yudo kuom tijni mar nyiedho dhiang' en ni mokuongo omiyowa chak. Chak wanyalo madho man gi calcium makonyo e del kendo chak wanyalo uso mondo mi wayud pesa. Kendo tijni eki mar pidho bando bende kawapidho to wan gi chiemo man ready ma wanyalo tiyo godo kendo wanyalo uso bende mondo mi wayud pesa.

Ma en japur ene puothe kendo puothe ni nenore ka gima othoo ahinya. Opono olemo mane opidho to oyudo ka gi two kendo ok gin gi ngima maber. Mae nenore ni kudni no odonje epuothe kendo oketho nyak mar olembe mane opidho. Mae biro kaluore ni ok ogoyo yath kata ne ok okawo okang' mar puro puotheni maber mondo mi ogol buya madi mon cham madi mon olemone dongo maber. Ema omiyo matunda mo oyudo onge gi afya kendo ok gi nen mabeyo kabisa.

Mae en tich mar uso alot. Gi mabire epacha en ni jalni chal ka go moa e puodho kendo ong'wedo alotne. kendo alotgi eki opangogi e tray, chalni odhi usogi oko kata oterogi e chiro mopogore opogore.

Tijni ma en tich mar lupo, nikech kang'iyo anenong'ato moting'o net, aneno yiedhi, taneno gi nam. Tijni nikod nengo e gweng'wa nikech sama waluwo rech to wayudo chiemo, kendo wanyalo use rewa gi mwayud pesa. Kendo onyalo kelo kendo jogo mabiro tourist mondo ochope kaonti marwa, mamiyo wayudo kendo pesa.

kangiyo pichani aneno ngato machal kagima chodho loo go pau kendo kae chalo kagima en kami puke taka tijni ni eki ber mwayudo kuom en ni samwakao loo mosetou gi takataka gi loo no otingo a lot of nutrients omiyo koole puodho to puodho nyak kendo ogolo cham maber

Kang'iyo pichani aneno yiedhi, kendo aneno nede, to aneno nam bende. Ma chal ni en jok malupo, kendo ka aneno yie to abedo gi ,mor nikech ang'eyo maber nisama gisedhi mondo gimak rech to ok gidhi duogo nono. Gidhi duogo gichiemo, kendo ka giuso gigi to gidhi duogo gi pesa madhi miyo dongruok bedo e aluora ma wantiere.

Kang'iyo pichani aneno yedhi mopangore e line. to moko ni mbele, to tonde bende ni ei nam, ma nyiso ni jogi osechiko rech, kendo girito mondo rech omoki e net, mondo giywa. nikech yedhi gi eki gionge ng'to e igi, to gin mana gi gige tich. ma nyiso jog mani yedhi mani mbele kande, nitiere ng'ato mane igi mang'iyo ka rech osedonjo ei net, to onyiso jowetegi mabange to dhi ywayo net mondo giting' rech magisemako giket e iye mondo gigol oko.

Ma en tich mar moyo omena. Alworawa itime ka ji oseya mako omena e dho nam. To nitiere jogo mochung' mar kawo omena ni kendi gibiro gimoe. Ka gimoe to gikwong gilwoke maler, ka giseluoke to gipedho net, ma bang'e to gikawo omena to gikworo maber mondo chieng' ogo otwo. Kosetwo to koro kata obed ikane tokodung' kendo miyo obedo preserved ma onyalo tiyo kat e kinde ma biro mondo ouse ne jomoko be.

gini yudore e lworawa nikech wayaa kuma chiegni gi nam tije en ni imako kode omena kosedhi gi yie mbee tikete piny mar nam. ikete piny to machalo balloon giendi dong gimalo koro ka rech osedonje ie mangeny to jogi dhi neno ka balloon go chako kagima dani mondo onyumre ei pii ka pii dwa overtake go gi sink to mano dhi nyiso ni rech chiemo eiye kanyo to gi dhi ywaye mondo gigol gik magisemako

Ma en tich mar chanjo gwen, ka jopith jopith ka opidho gwen mang'eny, to nyaka gichanj gi, ma en yo mar thiedho gi. Koro tijni eki konyo gi chanjogi konyo gi mondo, kik tuoche mabiro athoyaye mak gi, bende mondo kik giyud tuo kokalo kuom jowetegi. ma emomiyo tijni nikod nengo e alwora mawantiere

aneno jii angwen aneno singenge mochiel mopogo od gwen mopogo kuma gwen nitiere gi ot machal ni ngato odake ot ka aneno kaen kamochiel man nyaka gi dhot mayiso ni en kar gwen kendo ji ariyo gi temo pidho gwen ka gi miyogi chiemo matiende ni jogi timo tich mar pidho gwen

um Picha ni tang'o ji ariyo, to gigwen man e od gi. Jogie chalni gida thiedho gweno gi eki. Nikech aneno gir ma gweno modho go pii bende nie dier ot um gweno ka wapidho, to en yor en yo mar bedo gi pesa nikech sama wauso gweno gi to wayudo pesa. Machielo en wanyalo yudo chiemo kwachamo ring gweno kata kwatiyo kod tonge man kod madini ma malo ma miyo dendwa bedo motegno kendo man gi teko ahinya. Kendo kawapidho gwen, to omiyo chieth gi wanyalo tiyo godo e puodho kaka manyiwa maketo chambwa bedo maber kendo dongo ka nigi ngima makare

Ma en tich mar pidho gwen, itime e alwora wa. Gwen ma nasise manyuol iketo yorgi to gwen mag thuondi bende iketo yorgi to nyithi gwen bende iketo yorgi. Ma miyo ok gikare, ahinya ahinya ka thuondi osedongo miyo ok gikare. To kogik odiochieng' to sise madwanyuol iriwo kod thuondi mondo mi gitoki, mondo mi gito gitok tong'. Beng'e idwokogi kargi kuma ginyuole, to tong gi ichoko kumorachiel tilwoko, tipange tray minyal usi.

Ma en tich mar pidho gweno. Kadapuonjo ng'ato kakonegotim tijni mokwongo adhi nyise mondo mi oyier gweno modwapidho. Nitiere gwend nyaluo gi gwend gredi, koro oyiero maberne ma kopidho to dhimiye oyudo yuto mamalo. Marariyo adhi nyise mondo oyier kaka ot onyalo gero ot maber mar gwende mondo mi gidagi kumamaber kabisa. Kendo maradek ochakoyier kakonyalo miyogi chiemo kaachiel kod pi. Gwen onego ocham gik ma gin gik ma nigi madili mamalo kendo onego giyud pi ma gimodho e seche duto. Kendo adhi chakakoni kendo ni ong'e kakodhi miyogi, odhi miyogi treatment, thieth, kaachiel kod arita maber. Gwen onego thiedhi dwe ka dwe maondo mi omakne gi tuoche mabiro apoya, kata mondo mi ogeng'gi kuom yudo tuo kokalo kuom jowetegi.

Ma en tich mar loso alwora mondo mi obed maler. Sama waloso alworawa to wayudo ni wadhi dago ngima maber, kendo tuoche mayudore athoyaye okbimakowa mapiyo. Kendo sama wagolo gik molil, yugi takataka gi eki, ok wadhi witogi to wadhi ketogi e puodho. Gimedo puodho fertilizer, mondo puodho kawapidho cham to cham wuok ka itgi ng'ich kendo wuok ka nigi ngima maber ahinya. Nikech manyiwa manewayudo kuom gik mane wachokogieki.

ma en tich mar pidho gwen kata poultry farming, ng'eyo madwarore kuom tijni onengo ing'e kit gweno midapidho, wantiere gi gweno ma ma wachamo ringe kaachiel kod gweno magolo tong', nyaka ing'e rito od gwen mondo obed maler kendo nyaka ing'e ni imiyo gweno chiemo maber kaachiel kod pii ma gimodho. Kendo nyaki ing'e kwan gwen mipidho. um gik madwarore e tijni en gin kaka, ot ma ikane gweo, gin kaka chiemb gwen, kaachiel kod piende ma gwen nindie, kaachiel kod gik machalo kaka, o otar miumo go gwen mondo ginind kumoro achiel, kaachiel kod gigo miolonegi e pii modho mondo mi kiyud pii seche duto

Picha ni tang'o gweno man kod tong', kendo olosne kuma otoke. Tijnie ki itime alworawa ka, mokwongo ka gweno ochako keko kodwa toko, tilosone kumaber monyalo toke tonge gieko. Kuma ngi ler matin kendo kuma gimoro ok nyal donje mondo ochande. Kaoselosne, to kaosenyuolo tong' achiel, tidhi kaw tong' achielni titero ot kuma olosne nieki. Mondo kakiny odhi manyo tonge ni toyudo ka en kumaber monyalo nyuole kinde duto.

Pichani kaneno, taneno ondiko ma ondik ni Soko fresh solar powered cold storage. Gimabiro pacha, en ma en ot mikane gik moko moya e puothe, kata chiemo makethore piyo. En gi sola, mamiyo gigo, bedo gi ler seche duto. Gimabiro e pacha kendo, en yor teknolojia manyien, motenore kuom gik manyien ma ok keth piny. Kendo kaneno gini, achak aparo kano gik mapudho piny kaka chiemo kata puodho a kendo gini bende konyo ahinya e gwenge maonge stima nikech otiyo kod sola

Aneno miyo, moting'o spanner e lwete kaachiel kod nyororo. Kendo ma en gari. Nenore ni gari ni okethore, kendo miyoni nigi rieko mathoth kak onyalo loso gari ni eki nikech oyaw wiye, totimo otimo nondro mondo ong'e ni okethore gi kanye, to mondo mi olose. Ong'iye gi mor kendo oonge luoro manyiso ni en ong'eyo kaka odhilose, kendo o en gi lony mathoth e tijni eki

Mae en mchele kendo osetoke e agulu. Gi oluthkuon motoke godo bende ni bathe kae. To wiye oketie dania. Mokuongo kadwa tedo mchele to akawo sufuria maler aketo ekendo na to apimo pi kaluwore ni mchele en dise adi. Kase pimo pi to apimo mo to aketo chumbi, adhi ume mopopni, kosepopni to adhi kawo mchenda ,maseluoko maler to adhi olo e pigni eki. Kase olo to adhi rudo mondo mi kik omok gipiny sama ochako chiek. Adhi ume eka amiye amiye saa matin mondo mi ochauakre maber, obed mayom. Kaseneno ka pi oserumo gie iwiye malo to adhi kawo adhinduoko mach piny to adhi kawo mach to aketo e wiye mondo mi ma wiye malo ka bende otuo. Bang' mano to atoke e bakul maber to akawo dania to aketo e wiye mondo odung' mamit.

Ma en picha gik mitiyo godo e yor tedo. Aneno Royco Mchuzi Mix, aneno turmeric, aneno tropcal heat, aneno sage. Gin gik mathoth mitiyo godo e jikon. Magi gin spices ma kimede e chiemo, to miyo chiemo bedo kod ndhadho kendo chiemo bedo mamit. Kendo, olosgi e rang'iny mamalo, mamiyo dendwa konyo dendwa kedo gi tuoche ma doyudie e dend, kata geng'o tuoche ma deyudwa apoya

um kang'iyo pichani aneno jii adek, ng'at achiel ng'ado mogo ka ng'at achiel to roll goye, to ng'at achiel to chal ka gima tede. Kendo aneno mok ngano bende gi ewiye kanyo. Ma koro awach ni jogi tedo chapat. Kadatedo chapat, mokwongo adhikaw pii maliet ta aloso godo mogo, anywaso mabed maber, kasto akaw mo ta akete. Kasekete mo, ta adhi adhi ume adhi miye kinde matin kaume, mondo mi ochieg maber. Kosechiek maber tadhikete e mesana maseyweyo maler, tadhikaw moo tamulego mondo kik omokie e mesa. Kasetimo mano tadhichako roll e takete e pan mosebebdo maliet, taketo moo tatede. Ma dhigolo chapat mamit kendo mayom, ma nya sani maber ahinya

maen tong moboki mosegol nyaka pote chuth kadwa chame tokoradhiloso kachumbari maen kitungu saumu gi nyanya gi dania gi cabbbage tadhiketo pilipili bende matin adhi tiyo kod fork kaachiel kod pala adhi make gi fork nachande tangade gi panda chande tachame katiyo gi kachumbari maloso ni

Ma chiemo ni en iluongo ni brokoli soup. Kadwa lose adhi tiyo gi olive oil kata butter. Adhi tiyo gi kitungu achiel matin. Adhi tiyo gi garlic ariyo, adhi tiyo gi brokoli floret gima iluongo ni ogolo mar brokoli ang'wen. Adhi tiyo gi kikombe adek ga kata ang'wen mag pi gweno, kata alode miluongo ni vegetable broth. Adhi tiyo gi chumbi, gi pilipili. Adhi tiyo gi chak mar cream. Koro kaka adhi timo en ma, mokuongo adhi chwako gik ma mit, kata gima iluongo gi dho ngere ni salute the aromatic. Adhi medo brokoli kod pi. Kasemedo brokoli tadhi timo gima iluongo ni adhi simmer until tender. Gima iluongo ni kiko nyaka obed mamuom. Kendo adhi lwenyo soup kata gima iluongo ni blending the soup. Kasetimo mago, chiemba dhi bedo moseikore, kendo adhi gole tadhi serve e. Iluongo ni brokoli soup.

Pichani aneno obila man kod teargas kaachiel kod begegi, aneno raia moro momaki eyo marach. To oting'o bade matiende ni okwayo ng'uono. Jalni chal ni en ng'ato motimo gima rach, ma is against law koro omake gijoma rito chik kata joma rito aluora kendo oting'o bade nimondo jogi oweye. To en giteko mathoth mar tamruok mar dhi kuma idwa nimondo odhiye kode, ma emomiyo ng'ato achiel omako longe gi mbele to ng'ato achiel omako satine gi chien. Jomoko bende dhire mondo mi owuothi. Chalni otimo gimoro maok ber ahinya.

Ah aneno mine ariyo, achiel ng'ado sukuma to en kod nyanya bende ouso bathe kanyo achiel to ng'ado mana bende sukuma. Ma en tich mamar uso alot, inyalo bedo ni iuso e bath ndara katae bath yoo. Tijni mane akuongo time mokuongo, ne ayudo ka abedo gi ng'iyo maber gi jok mane ng'iewa kendo mano ne meda chances na mar ng'iyo gi ji kendo ne miyo aloso ayudo profit e tich mane atimoni. Tijni ober ne jo ohala matindo kendo okonyo mondo mi walos pesawa ka waonge gik ma wanyalo yute. Kaka wadhi wuoyo gi customer biro miyo giduog irwa kendo mondo mi lok wayud pesawa ma wadhi medo godo stol kendo wadhi uso gik madongo mohingo kata ng'ado alot e bath ndara matimore kaeni.

Aneno picha mar jii adek magichiemo to gin gi mor ahinya. Ng'atachiel nyiero koting'o chiemo e lwete, ng'atachiel nyiero koketo kijiko e lwete matiende ni nochiemo. Ng'atmachielo bende nyiero gi kocha koting'o chiemo elwete odaketo e dhoge chalni gin gi mor ahinya kagichiemo kamoro achiel kendo gin e twak moro ma miyo gi nyiero ahinya

mae en gweno mowang kata morew e mach kadwa lose mokwongo kaselwoko gwenda maler adhi moko mach okadhi keto mach okadhi keto mach man gi malo ahinya adhiketo mana mach atin madhimiyo obulore maber bang mano adhikao singenge takete wiye mondo mii kik owang adhikete mabor gi mach matin to otholore mane mosmos ma mach donj eiye maber maiye chiegi bang mano adhiloke mangeni mach odonjo nyaka eiye modonjo nyakengee maber mobulore maber kaka en ni eki